Karango kae to aneno miyo ariyo kae ma tedo, an gimabiro e pacha katemo nono tijni en ni tijni jatimorega e kwonde mopogore opogore kata kwonde mantiere gi nyasi. Koro iyudoka kama ntiere gi nyasi kaka liel, ema iyudo ka tijni mar tedoni bedo kata e skunde, mano kounde mopogore opogore ma tije aina ni nyalo timore.

Karango kae maber to parona ndalogo machon mane iora manyo yien, koro karango kae maber taneno ka nyathi manyakoni koro nye moto kendo koro osetieko moto kendo koro otweyo yiendege e onding'e, kendo koro aparoni oda tero dala. ji motoga ni e yore mopogore opogore ka luwore gi gimomiyo odhi moto ,inya yudo ni ng'ato dhi moto mondo oyud yien modhi uso, mondo onwang' pesa kata ng'ato odhi moto mondo oyud yiendno ma en odhi tiyo godo e yorege mag tedo, kata kamano ji mang'eny e alworawa kineno nyathi kama en ng'ama oor gi janyuolne mondo odhi okel yien kendo mondo odhi omoti.

Karango kae taneno miyo moro obet kendo koro otedo, karango ka maber gimotedo nyaka bedni koro otedo mandas. Miyoni nyaka bedni en ja ohala nikech kang'iyo karaya motedo godono kaka romo, ng'iso ni nyaka bedni koro otedo mandasgo ma odhi uso mondo onwang' omenda, monyalo tiyo godo tijege mopogore opogore.

Karango kae aneno ka sa koro jogi nie chokruok ,kendo nyaka bedni kae en kargi mar tich ,kendo koro ma en tichgi magitimo, nyaka bedni gin jogo mag thieth kendo gin jogo mang'iyo kaka ginyalo konyo e thieth mag tuwo mar kansa, mosebedo kathago ji e alworawa, kendo koro giromo kagitemo yalo yore mopogore opogore ma ginyalo konyoji e thieth nikech sani koro ji mang'eny osebedo ka sandore ne kech tuwo mar kansani. Kendo koro ging'iyo yorego maginyalo konyo ji mondo one kaka nyalo konyore.

Sani iyudo ka e pinjwani gikmoko olokore kata sani e sombwa iyudo ka weche mag somo osebedo kayudo lokruok mopogore opogore, sani iyudo ka ji mang'eny ohero somo mag e yor mbui, kendo somo mar yo mbuini oseyud ka en gimaber ahinya, nikech okonyowa e yore mopogore opogore nikech iyudo ka jokmoko somo e kilasni iyudo ka tekne mondo ochopi kaluwore gi kwondego modakie kata kwondego moyae. Koro kae an aneno nyithindo kata jopuonjre katiyo gi kompyuta e yorego mag somo .

Karango ka maber, taparo ni jogi koro nie taon kaluwore gi geche mopong'o kanyo gi ute madongo dongo moger kanyo manyalo bedo ni gin kwondego ma ji tiye, koro kata akamno, be aneno ka ji moko be temo kalo yo, nikech taon iyudo ga ka geche mang'eny opong' ahinya kendo koro kalo yo ok en ga gima yot ahinya. Iyudo ka ndeche opong' ahinya koro jogi nyaka bedni gin jogo malawo dhi tije gi mopogore opogore kaluwore gi kaka girwakore gi koti kata baggo magiting'ore godo, nyaka bedni koro gilawo dhi e tijegi. Taon en ga kamodich, kendo kirango kae to ng'isi ni kae be odich mana kaka bedoga.

Karango ka maber to kae aparoni en kanyo miuse ring'o, koro nyaka bedni nyadendini koro obiro nyiewo ring'o nikech kang'iyo ka taneno kong'aw ring'o moko malo kanyo, be aneno ratilno mitiyo godo pimo ring'o, kendo jal moro mani kanyono, aparo ni en e koro en jauso, kendo koro nyadendini koro miye pesa kendo fulone ring'o, nodwaro ring'o maromo nade, kendo koro ousone.

simu en gino masani opong' e alworawa nikech iyudo ka simu ji dwaro mondo otim godo, konyowa e timo tije mopogore opogore, nikech sani koro kidwaro mondo iyudri gi osiepegi, kata anyuolani manyalo bedo ni nimabor kodi, to inyalo tiyo gi simu mondo utudru e yo mayot. Koro karango ka maber to aneno ka jal moro gi nyathi, girango simu nyaka bedni mae nyabedo nyathine. Koro ng'atno maduong' ka tang'one nyathi simu to en ga mana puonje gigo mopogore opogore. Mokwongo, onyabedo ni opuonje kaka inyalo tiyo gi simu kata nitiere chenro mar puonj matimore modwaro ng'iso nyathini, kata nitiere gino ma nyalo moro nyithindo ma nyithindo ohero koro nyaka bedni otang'o ni nyathini mondo ohere nikech en ga hera janyuol mondo omor nyathi.

Aneno ka nyithindo nie klas kendo koro gisomo ka gitiyo gi kompyuta momigi gi sikul. Sani weche mag somo osebedo koyudo lokruok mopogore kendo koro iyudo ka sani nyithindo, sirikal okelone nyithindo gigo mopogore oogore maginya tiyogo e yorno mar puonjruok, kendo koro nyithindogi omi kompyutago magitiyo godo e puonjruok kata e puonjore.

Kae aneno ka ji koro odich kendo tiyo gi kompyutagi e timo tijegi mopogore opogore, kae nyaka bedni en kampuni magitiye kendo koro iyudo ka sani tije mang'eny matimore sani itiyo gi kompyuta kendo mbui en gimokelo lokruok ahinya e ngimawa masani. Koro jogi obet, kendo tiyo gi kompyutagi e timo tijegi mopogore opogore. Tiyo gi kompyuta ber ahinya nikech oketo tich bedo myot kendo timore eyor no ma en piyo piyo ahinya. E gimomiyo ji mang'eny sani ohero kompyuta.